Glovo ĩkoragwo arĩ mũtaratara wa kũgũra kĩndũ na ũkareherwo oro kũrĩa ũrĩ. Rĩu, ingĩtua kũruta mũndũ-rĩ, wambere nĩ atĩ tũngĩkĩra app ĩno ya Glovo thimũ-inĩ yake, tũcoke tũhingũre akaunti twĩkĩre marĩtwa make na kĩrĩa kĩngĩ gĩake kĩrabatarania. Twarĩkia ũguo-rĩ, tũthiĩ ningĩ tũrore nĩkĩĩ ekwendaga kũgũra, okorwo nĩ kĩndũ gĩa supermarket, rĩngĩ nĩ kĩndũ kĩa mũkawa, tũgĩcagũre, arabu tũcoke tũkĩrĩhĩre, rĩngĩ tũhuthĩre M-pesa, twarĩkia ũguo- rĩ tũihũrie kũrĩa mũndũ ũcio arenda kũreherwo na tũrĩkĩrie hau tweterere rĩu kũreherwo kĩrĩa agũra.